E picha ni aneno ji ariyo ka ngiyo puodho, ng'at achiel otingo rapur, ng'at achiel chalo gi ma pudho gi moro e puodho. Chalo jo ma doyo anyalo neno yiende, rabolo be ni kucho chalo pap moro e dala ng'ato kata e dalani gi chalo jo ma doyo kata pidho gi moro.

e picha ni aneno tingni ariyo kapuro puodho, togichalo jomapuro diere ooro kendo buru ngeny, gichalo jomapuro puodho moyugno kendo puodho ni ochiel, chalni puodho ni irito go komo kata irito go koth mondo ochue, mondo okome

Mbese ma e tong piny kaka Garisa, riwore to loso chama moko mi iluongo ni AGBAD.Rawere gi choko pesa kendo ka pesa oseromo ti imiyo ng'ato achiel kamano kamano nyaka chieng' gi chopi e kwand jo gi koro kata gin ji apar chieng' moro ka gi choko pesa ichoko pesa ti imiyo ng'ato ka ng'ato ma chalo kar keno gi moro.

josomali nigi tudruok maber eyor mbui kendo gin jok makodhi kumore to gingio gi gwengne chon kabisa kendo mano miyo giyot mar timo ohala kendo giwacho dhok mangeny kaka arabia, kiswahili moko wacho kizungu koro ka giwacho dhok mangeny kamano to nyalo miyogitimo ohalo e oganda maduong manyalo chopo kuma duong kabisa, gima chako konyogi, gin gi gige timo ohala mangeny kendo kuonde ma giaye ijiwo gi mondo gitim ohala mangeny.

E picha ni dhano timo yiero kendo ng'ato kelo lwete e mashin, kosekelo lwete e mashin to mashin nyiso kabe otiegore mar goyo ombulu kata ok otiegore mar goyo ombulu. Koro ka mashin osee menyo lwete, to imiye kalatese moko to oyiero jatelo modwaro kendo odhi oling'ogi e sanduku mag goyo kura. Bang' mano to kweno dhi mbele kendo iyiero jatelo moyombo e kumane itime ombulu kanyo.

E picha ni anyalo neno nyaroya kendo nyaroyani chalo gima imiyo pi kata chak e kubeni. Aluorawa nyaroya dhoth kapok onyiedhi, kata bang' nyiedho nyaroya dhoth. To ka en nyaroya mimiyo pi, ka ipuonje modho pi to iketo pi murre komondi alafu iketo bala e pigno, koseket bala , ka ok odua modho to ichuo dhoge e pigno githuon mondo omodhi. Koro ka osee chako ng'eyo modho kende to ikele akela to omodho. To ka en nyaroya madhoth to igonye to odhoth matin, kosedhoth matin to inyiedho kosenyiedh matin to iwene chak to odhodho, to itweye kar nindo ne.

Piny owacho osekelo yore mbui mangeny kendo sani ngato nyalo yudo habari moro eyor mbui eyoo mayot kendo en habari manyalo chopo ne jii mangeny kuonde ma opogore opogore. Piny owacho osekelo kembni moko kakka wanyalo luongo ni Huduma Centres kuma ngato nyalo ringo to ka en ngama dwa kao gima nyiso ni en jakenya to odhi okawe Huduma Centre. Yore chudo mag sirkal oseket ngato nyalo chulo achula kamoro amora ma intie kendo sirkal osketo ni yore chudo go gin kamoro amora koro chudo yot kendo mano konyo oganda ngato ok wuog kumoro achiel kadhi kumoro achiel mondo tim gimane otere to moloyo ngato nyalo kata bedo e ot tichudo kata ittimo gima ne onego itim kani in ngama wuok kadhi kumoro. Nderni be oseger koro mano keto wuot bedo mayot kendo mano konyo jii mathoh e aluorawa

E pichani anyalo neno rombe angwen ,kendo rombe gi inyalo pidh gi mondo ng'ato oyud yor yutone kata inyalo pidh gi mondo ng'ato oyud lela rombo to lela rombo gi moko inyalo ti go e loso lewni kendo moko inyalo ti go kata e loso wuoche, moko nyalo loso gik mayom machalo pamba gini mitiyo go kuonde mopogore opogore, ng'ato be nyalo pidho rombo mondo oyud mbolea monyalo olo e chambe kata alot ne moro mopidho e puodho koro mano konyo oganda kabisa

Ikuongo iloso puodho moro matin, iloso puodho moro matin then ikete kodhi, koseket kodhi tiloso lowo mayom kuma idhi pidh giye. Kose los lowo mayom, dhi yudo ka kodhi ka nosebet madongo, idaro kodhi go epuodho matin kuma nolos giyeno titerogi e puodho maduong' kuma idhi pidh giye. Ipidhogi to ka en eoro to iolo negi pi, to ka en diere ma koth chwe to ok ol negi pi. Bang' kose ol negi pi ma gimoko maber to imiyogi mbolea. Kose migi mbolea to iyorogi kendo ipuro puodhoni mayom nikech dhi yudo ka buya moko oseti. Bang' koseti to imiyogi kinde moro mathoth, kose migi kinde mathoth to igo negi yath mondo kute kik donje. Kute kethogi, kose gonegi yath kamano to ipidhogi, kendo gidhi dongo. To diere ma chieng' rieny gidongo maber, to kakoth ng'eny to koth kethore koth kethogi kendo gitop mang'eny. Koro ka gisedongo kamano to igologi kendo moko inyalo cham, kagi kaging'eny to moko inyalo usi. Koro gikelo yuto e oganda mapidhogi.

Sirkal onego okel mbui manyasani ma ngato nyalo kao e kitambulisho ne manyasani e yoo mayot kar wuok kumoro achiel kidhi kumoro achiel mondo imany kitambulisho. Yore somo be sirkal nyalo keto e mbui kendo mano nyalo konyo jii mathoth nikech ngato nyalo bedo e ot tosomo, ngato nyalo bedo tije kumoro to somo . Sirkal onego ochak okel gige, weche chudo gi kaka chulo osuru onego obed e mbui, mano miyo chudo bedo mayot kendo saa mangeny ok tii go ka ngato wuok kumoro achiel kadhi kumoro mondo ochudi. Weche mag ohala be moko onego okel e mbui koro ngato nyalo ngiyo gima odwaro e mbui kanyo to okwayo mondo okelne kendo chopo e yoo makare kendo piyo kar wuok kumoro achiel kadhi ngiyo gimoro kuma bor mano nyalo kelo lal mathoth kendo nyalo miyo ngato ol

Yore mag mbui ok obadho ni ngato tin kata ngato duong. Ka ngato nigi simu kata onyalo bedo gi gimoro monyalo donjo go e mbui ,to gimane tere e mbui no nyalo bedo mayot kaluore gi ngano, kaluore gi gima ngano nodhi timoe mbui. Kaen ngama nodhi ngiew, gimoro, kane en ngama nodhi nyiew gimoro odhi yude e yoo mayot. Kaen ngama nodhi somo tobe onyalo somo e mbui, ok odweo ni ngano tin kata ngano duong koro luore gi gim aotero ngato e mbui kanyo.

SHA en, yor chudo manokel gi sirikal, manokaw kar NHIF manitiyogo chon. Kendo kae ing'ado pesa tikano, koro ka jatuo tuo totere osiptal to ing'iyo kitambulisho ne mar SHA, kendo kothiedhe to SHA no ema dhi chulo ne pesa no. Koro SHA itiyo go kaka chudo ka ng'ato neonge pesa ma aching' to SHA. Koro SHA ni, ichule e dwe ka dwe, en ichule dwe ka dwe koro ka ng'ato tuo titero osiptal, to en mokonyo ji e chudo, kar chulo sendi

Gini ochalo alot osuga moro mapod tindo kendo alot ni inyal pidh e puodho ginyalo tii mangeny kendo mae konyo ngato, konyo japur yudo yuto ne kata chiemo nikech jo ohala biro kao to ichule kata onyalo pidhogi mondo ocham. Koro okelo yuto gi chiemo ne jopur

E pichani anyalo neno gik moko machalo ng'wen mag cham. Kendo ng'engi ginyalo chamo losruok mar gimoro to losruok no bedo mbolea. Koro mbolea no inyalo ti kode epuodho, inyalo ti kode kuond mopogor opogore, e gik mopogore opogore kaka sukuma, rabolo kata bando. Moko be inyalo mi gwen. Gwen nyalo ginyalo bedo chiemb gwen nikech gwen somogi kaka chiemo. Moko be inyalo usi nikech nitie jok moko manyiewogi. Koro kous gi kamano to gikelo yuto. alafu gikonyoe gikonyoe loso aluora mar kumoro. Kane nitie losruok mag gik moko mang'eny to gigi chamogi kendo aluorano bedo maler, kendo taka ok bedi.

Pichani anya neno mbui manyasani kendo mbui ni itiyo go kuom nyithi skul manie primary kod manie secondary. Kendo nyathi keto gigene mag somo ka kendo ka duoko owuok to janyuol nyalo neno kata nyathino be nyalo neno. Koro mae konyo janyuol ngeyo kaka nyathine dhie skul kendo ngeyo kakak nyathine oyudo penj maber, kokalo kata kolwar. Mano miyo janyuol ngeyo kaka onyalo konyo nyathine kendo mano kony janyuol koro nyathi ok nyal wuonde ni oyudo gred marach kata gred maber

E picha ni anyalo neno japur moro kendo oganda moro obiro neno cham ma opidh ma opidh kae gi chalo alot ma pod tindo kendo wuon puodho lero ne gi kaka opidho alot gi kata yore ma alot konyo go oganda, to jo ma obiro kae chalo jopuonjre moko ma gombo ng'eyo kaka gi ma opidh kae nyalo konyo oganda, koro en ng'a ma lero ne jo go kaka ne otimo gini kata ber gi ma otimo ni kata ber pidho alot e puodho ni mondo gi yud ngeyo matut kuom gik mo otimo koro gi nyalo tiyo go kuom jok moko kata nyalo ng'iso jok moko be otim gini to ma kelo nyak maduong' kendo konyo oganda mathoth kuonde ma opogore opogore .Koro mae kelo puonj ma ber kendo ng'ato nyalo kawo puonj ka, to odhi oti go kumoro ma olos go gire moro ma chalo gi ma keto pith ne moro.

tijni ahero nikech, gima ng'ani oting'o nyalo bedo chiemo ne jamni, kendo, onyalo bedo yath manyalo thiedho tuo moro. Kata onyalo bedo gimoro miparogo gima notimore e diere machon, kata iparo go ranyisi moro mar gima timore. Kendoo berne machielo, manyalo miyo kumoro kane en kumotuo tobedo kuma mang'ich koro ng'ato nyalo pidhe gimoro macham manyag maber kendo nyalo kelo yuto. To rach mokelo, okelo lokruok e kor ot. Koro kaka pichani wanyalo neno or ot olokre marateng' nikech gitii e kor ot, koro mano kelo keth ruok maduong' kabisa ne oganda

E pichani, aneno jatend jatelo mane ochung' ne yor goyo kura mane osenindo Wafula Chebukati, gin gi jalupne kendo gi ng'iyo masin mar mbui to masind ni en masin mar yiero, kendo chal ni ging'iyo duoko mar yiero, mondo gilandi nikech aneno ka gin e wang' jowi. Kendo wang' jowi moro menyogi. Koro ging'iyo masind yiero ka girango duoko mondo giland ng'ama oyombo kata ka en jatend piny kod jotend kaonti mopogore opogore. Koro gin ema gin jotelo madongo kanyo kendo ging'iyo ng'ama oyombo alafu ginyiso jo piny kendo inyiso gi jotendgi ma gin ema giyiero gin giwegi.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, anyal anyalo neno lwedo moko. To lwedo achiel chalo mar japur, to lwedo machielo chalo mar nyathi. To nyathini omako avokado, kendo avokado gi ging'eny to oketgi e ndoo, moko anyalo neno piny koro pichani chalo gi avokado mogol e puodho kendo oketgi e ndoo. To aneno ni pod gin epuodho ka. Oketgi e ndoo kendo aparo ni moko itero dala, kata itero ne jonyiewo moro. Nikech gin gik mopon sani kendo oketgi e ndoo sani. Mano e gima aneno e picha. Nikech aneno ka ng'ato oruako gambut to chalo nyathi moro koro jogi nie puodho to gin gi avokado.

Tijni ose lokore ekindewa, aneno ka dala kocha ji go pi, oket pipes e puothe mopogore opogore, to pipes gi otuch gi. Koro ng'ato goyo pi koa e aora kata koa e kisima to giwuok gi kuonde motuch go, to gidhi e gik mopidh e puodho gi. Koro sama igo pi, to pigno landore e puodho, to odhi e gik mopidhigo. Kata ka oro nitie to ginyalo gamo pi. Moko be aneno ka ng'ato keto pi to odhi epuodh omond oketo pi kata e kube moro gokinyi to omondo e puodho to odhi okuoro. Moko be aneno ka nyiewo pump to okete pi, to odhi ogoyo ogoyo, koro gigo, gik mopidhigo kata kane gin gik monego otuo to giyudo pi kendo ginyak maber.

E pichani anyalo neno lwet ng'at moro kot koting'o tong', kendo tong' gi oketgi e bakul moro. Tong' gi, inyalo mi gweno , nyalo nyuologo nyithindo, kata tong' gi inyalo usi kendo nyalo kelo yuto ne japur kata ng'ama opidho gweno. Tong' gi inyalo cham, tong' gi inyalo cham kendo konyo japur eyor chiemo kata eyor yuto kata eyudo gwen mopogore opogore.

Ayie gi mbui ma piny owacho oketo mar rito weche mag ng'ato ka ng'ato e mbui kae. Sama ng'ato odonjo e mbui, to ikwaye gimoro miluo ma dho ngere luongo ni password. Koro password ni kang'ato oruak oruako password ma en ema ong'eypo en owuon ma ng'ato ok nyal ng'eyo. Koro kodonjo go e mbui, to en ema onyalo donjo e mbui ng'e gik ma oket e mbui kanyo koro ng'ato ng'at machielo ok nyal ng'eyo mak mana ka ng'ano ong'eyo password. Koro password sirkal kwayo ni ng'ato ka ng'ato obed gi password mare ma ng'ato ok onego ng'eyo ng'at machielo. Koro mano konyowa kendo mano kelo arit maber eyore tudruok kendo e adier kata e miriambo kata e gimoro amora ma ng'ato oketo embui.

Ne ayudo kony eyo mapiyo kane atiyo gi mbui moloyo kane awuotho gi tienda kadho ofis. Chieng' moro ne adonjo e mbui to ne adwa ni mondo ayier skul ma adhiye. To ne ayiero skul kendo ne ayiero course mane adhi timo eyo mayot kabisa. Kar dhi e sikul gi tienda kamano to ne adonjo e mbui ka an eot, an kapod an dala kendo mano ne okonya. Ne ok atiyo gi pesa e dhi sikul kendo ne ok atiyo gi ne ok aketho saa moro amora kadhi go sikul. To moloyo ne akuongo ayiero sikul ma adhiye alafu ayiero course kendo mano ne okonya kabisa. Ne okonya e saa kendo ne okonya eyor pesa. Koro ne ok atiyo gi pesa mang'eny. Kendo gino nodhina piyo, koro mano nokonya.

Pichani ka aneno to aneno ka en gimoro moket to gini nyalo konyo eyor tudruok eyor mbui, kata eyor neno wang' jowi. En gima kelo ochalo gima tero network koa kumoro achiel kata kumoro mopogore. Onyalo bedo wang' jowi, onyalo bedo mbui kata onyalo bedo redio. Koro en gima konyo nikech ochalo gima ochalo masin ma tero wach koa kumoro mondo jok machielo odhi oyude mayot kendo eyo manyasani.

Ja nyiewo kogoyo na simu mondo oneye kabe nitie stock mar chiemo ma ohero kata gimoro amora ma atiyo go eot. To onyalo goyo simo, ka en whatsapp to onyalo goyo simu. To ka gigo nitie to anyalo tang'o ne e picha kaka video call. Koro onyalo nenogi e video eyor mbui ma sani. Koro ka gin gik mantie to anyalo tong' anyalo tang'one mondo one mondo ong'e ni gigo nitie eot. Koro kata ka en ng'ama biro dwarogi to onyalo biro one koro nikech ne oseneno gi mokuongo, onyalo biro mondo onegi, momulgi kaok kamano to onyalo oro pesa ,kane gin gik modwaro to onyalo oro pesa mondo wayud kaka waketo ne gari kata wayud kaka waoro ng'ato tokawo to terone mondo obed gi adieri ni gik modwarogo stock modwarogo nitiere.

Ki iwitro kipande ni ikawo kalatas ma tang'o neno nyuol ni ma iluongo ni birth certificate ti idhi go huduma center, kok kamano to ka ni imako namba kipande ti inya dhi go huduma centre to gi rango ni e mbui kompyuta gi, to gi yudo ni namba ni ne nitie kendo ne isekao kipande to gi nyalo miyi kipande moro ma e namba ma ne ilalo cha kok ka mano to gi nyalo miyi kipande manyien ka in gi gi ma tang'o ni in ja Kenya ma en birth certificate, e huduma center ku ma idhiye no.

Kadonjo tich modeko nikech nyamburko mang'eny mane odhungore endara to anyalo nyiso jatenda ni, jatelo, ago mos. Adonjo e tich modeko, nikech nyamburko ne odhungore e ndara. Ne ok en kwayona mar deko. Ne achiew chon, to ne ok angeyo ni kachopo e ndara to anyalo romo gi masira matek machalo kamano ma nyalo miyo adek e tich to atimo mos kabisa jatelo. Atimo mos kabisa. Ok en kwayona, ok en herona, atimo mos.

Oimore jatelo. Idhi nade. An gikwayo moro. Ne akwayo ni ilerna kae nikech ok ane kawinje malong'o jatelo. Kiyie to ilerna kae mondo inyisa kaka gini onego otim nikech anyalo timo kidwacha to akia to anyalo ketho. Koro akwayo ni ilernae. Koro ka ise lerona jatelo, tanyalo bedo gi gimoro kata ng'eyo moro matut mar timo gini. Nikech gisani to pod ok ang'eye koro akwayo niya, inyisa ler moro matin makata ka koro atimo to koro ang'eye. Akwayi jatelo.

Natero nyathi e chanjo higani dwe mar ariyo, tarik ang'wen kendo ne entie gi tuo mar polio, kendo nothiedhe, nothiedhe mochango. Kendo nowach nmi katuo mar polio ochako ogoye, to nitie fuond ni mag del maok bi yie ne tuono donjo e dende. Koro mano dhi konyo nyathino kendo polio ok nyal goye kendo nikech ose thiedhe.